Ore taa tenanu amu kara entasat naa kanyiototo tedekenya oleng' eton itu ebaya isaai naapuoi esiai naisuj ntokitin ainei naisuj enkaji aai naipang' alo aisuja nalotu nayierr shai naok nanapa naas entoki pooki naifaa pee eesi tiatua aji naipang' alo esiai.

Kiata enkang' kitok sapuk e Nairobi aa ninye esapuk alang'u KICC aa tengarake ore KICC naa enkaji natumoyu tiaatu ina ang' kitok e Nairobi neeku keisapuk naa ina ang' alang'u KICC tiatua olosho le Kenya.

Ore naa kara nanu entasat naa kanyiototo tedekenya oleng' eton itu ebau isaai naapuoi esiai naas usafi pookin enkaji aai nalo aisuja naipanga enikunari aa aipot oltukutuk arashu engarri naaya nalo esiai tesaa naifaa.

Ore esidano ena teknology naa kuna kisho iltung'anak etum olning'o le naboishu kisho sii oltung'ani eyiolou imbaa kumok kisho iltung'anak etum eng'eno naretie ate kisho sii iltung'anak isiaitin sidan naibelekenyie enkishui enye.

Kuna wuejitin yiolot naapuo iltung'anak te Rift Valley, kepuoi Naivasha aapuo aing'orr enkare safi kepuoi sii Nakuru aapuo aing'orr aapuo aadol imotonyik sidan aa noo Flamingo, nepuoi sii Kericho enkop naunieki shaai nepuo sii Baringo, nepuoi aadol enkare ilo keju sidai naa safi kepuoi sii Mount Longonot aadol ildoinyio le Volcanic, kepuoi sii Maasai Mara enkop sidai napuoi aadolie enkidurra oo inkati.

Kees sii olaitaduani leFort Jesus kuna, kelimu enkati naipirta Fort Jesus, kitodolu iwuejitin etipat, kebolu nkisudorot naitadamisho aa mbiasharani erridikisho kelimu eyiolounoto orkerreri nijio isinkolioitin.